Pichano ka ang'iye maber to aneno ka ji obet piny kendo gisuso bando.

Kaneno tijno to gima biro e pacha en ni, chudo mag sirkal ma tie timore koluwo kuom mbui mar Ecitizen. Chudo mano chudo mar sirkal. Chudo madhi e sirkal kaluwore gi mbui mar Ecitizen.